Ng'okik ko kiagik chekiribe en gaa, chang' mionwek chetinye kiagik missing, chang' mionwek chetinye ng'okik mising ako mionwek choton koyoe ng'okik komotebi nemie ako ibure kityo ako imuch moinyoru tuguk chekemoche inyoru en ng'okik, mionmwek chetinye ng'okik kobote chepkonuch, chepkonuch ko miondo neyoe ng'okik kotonon kityo moomisye, ibure kityo ako ruote kityo mising en gaa, olekinoite kole tinye ng'okik miondo noton nebo chepkonuch ii ko igere kityo karun yeing'eet igeer ng'okik ko tonone kityo moiyemote kou ng'okik alak chemi komyee ako ruote kityo, choton ko olekikerto kole tinye miondab chepkonuch ng'okik.

anee obwoti betut negiganetgee kobuu kwekwe negimobwotin, en betut noton ko ki betut ab chemos kyowendee ogere mpireet en kiwanjet ye kyaa iit kurgeet nebo sugul iih elegigibire mpiret onyoru kipogityoot negiyee maiyweek kipogiti chito noton mising ak kimomuche ogot kotelel anan kotonon asigowoo kaa olingwoon, kipogityo noton kogitorti lagook chegimamuch koyaat kurgeet ago ngolochi lagook choton kolenchi ogilgei en sugul asitum komeyee miyeek kouu inendet asiotoret sigiik kwook, kilechin kipogityoot noton lagook motoreti yeisyeet ab maiyweek en sobeet oletugul, kkiy negianai mising en betuut noton ko chi agetugul nemonoti anan chi agetul ne kimuguul meet komuch kotoret biich en oreet agetugul kiit noto ne kiyaanai ago kobuun kwekwet noton kimobwotiin

Chang kabwatutik che maiutie ye che-che, ye che kianai anan che kiaker anan che kikimwaiwo ye kia mining. Kabwatutik chotok ko kou cheu chuu. Nebo tai ko choronok chuk che kikipire tugul en kiwanjet, eng kiwanjet ap sukulit. Choronutik ko kibo komonut missing en sobet nyu tugul. Kitoreto anai ole kipirtoi mpiret missing ako notok ko kitoreto ye kaetu. Kiy aga ne kianyoru ne mautie, me mautie ko-ko-ko ole kipirtoi beek yo kikipire ak choronok chuk. Abwoti sobet ne kikimenyishei ak choronok chuk ole kipirtoi beek. Kiy aga ne abwoti anee, ko logoi anan story che kimwaiwo kogo nenyu yekitoko sabisie ye kitomo kobet sobet nyi. Logoi chotok ko cheu ye kimengistoi ye kitomo kosijis kosig sigik chuk anee

Yekangortot kastomayat akobo network ne ng'eme lipanet ap chepkondok kobun mpesa akoi pangit, kiy nebo tai ne ayae ko amwochi kastomait notok alechi ka-ka-kanyoru kaimsat noton ako kengetkei nguni kotesetai boisiet ole kiwaldoi anan ole kichoptoi network-it notok asikobois komyee, asimaim maim kastoamek cheboisei lipanet ap mpesa akoi pangit. Kiy nebo aeng ne ayae, ko amwochi, amwochi kandoik chebo safaricom anan kandoik chebo pangit anan biik che boisie en ofisit nebo barak en pangit anan kampunit ap safaricom akobo kaimsat notok asikotelel kasit ako akochop komyee kaimsat noton asikobois kastomaisiek en oret ne miee missing asimaimgei kastomaik

Amwae akobo boisiet ne kikotoret chito en kokwet nyu. Betut notok, ko ki betut ap jumamos. Kia-kiabunu ane mbar olinyo ole loo missing eng gaa ole kitebisie. Betut notok, ko kia-kia-kia-kinoo awendi gaa, ko kiabunu eindo neoo missing en oret ole kibendi gaa olinyo. Ye kiabunu eindo notok, ko kiaker chito nerue en eindo taban. Kiawo angalalchi chichotok akatep ale kiibu nee kaimset anan wilutik anan, ko kiy, ki ngialalachi chichotok ko kimwawo kole kibune kaimset neu nii. Kikaoe maiwek missing akopokit missing yemamuchi kosir tarajit asikotestai ak panda nyi kowo gaa oling'wong. Kiatoret chichotok akanap akoi kosir tarajit asikomuch kowo gaa oling'wong. Ko nyakiatar akanapi, ko ki kibaibai chichotok missing akowekwo kongoi kolecho kongoi missing akowechikei kowo gaa olingwong

Tienwogik ap kapkoyo kobo komonut missing eng kokwet anan en etunet ap biik amu tienwogik chotok kotoreti biik chechang missing chebendi kaniset ak chemabendi kaniset konai ole kiteptoi eng kokwet ak ole kiteptoi ak biik. Ako akonai ole kiteptoi ak lagok eng korik ako walaksei akot sabenik kwak missing asikotebisie kou biik che lelach, ako chekikonai Jehovah missing. Ngaker ane tienwogik chotok po kapkoyo anan ngagas tienwogik chotok chebo kapkoyo ketieni en kokwet anan en kaniset anan en tumdo anan en masishit, ko akere abaibai missing amu toreto biik chechang chemiii en tumdo anan kaniset kowalaksei sobet ngwang, amu jere biik chechang missing tienwogik chotok po kapkoyo.

imuch kotoret mising kotaar piret ab ke biik en Garissa ngaleek ab sogeeet komyee, ole imuch kotoret ngaleek ab soget kotaar bireet ab kee biik en Garissa kotoret iih kobor biik elemenye biik chetinye bundugisyeek karnesyeek chegiboishen en boryeet en bireet nebiregee biik en Garissa, oret agee nemuch kotoret soget kotar bireet ab kee biik en Garissa ko imuch kotoret koneet biik choton bo Garissa kole bo komonuut komengisye en kalyeet ago toret en teset ab tai nebo bandab tai en emeet ye komengisyee biik em kalyeet, oreet age neimuch kotoret soget kotar boryeet en bireet ab gee Garissa ko kotoreet koneet biik konaai kaimseet anan koimutik chegune boryeet anan bireet ab gee en emet komugul ak konai kole imuch koweksegee.